Ngoragwo na matangi ma kuma rita ngiri ikũmi na ngiri ithano na nĩ nyenjete kadamu kanini karĩa rĩrĩa riũa rĩara nĩko ndũmagĩra gũitĩrĩria mũmera. Na marĩa me matangi-inĩ ngatũmĩra kũnyua nyũmba, kũhe ng'ombe, na maũndũ ma mũciĩ. No ma ndamu ndũmagĩra gũitĩrĩria mĩmera mũgundainĩ rĩrĩa kwi riũa. Ũguo nĩguo njigaga maaĩ.

Ngoragwo ndemete tũmĩtaro twa kũruta maĩ mũgũnda-inĩ wakwa wa mũcere. Rĩrĩa ndarĩkania naguo itarabatara maĩ, ngamonereria tũmĩtaro-inĩ tũu marorete rũĩ-inĩ magathiĩ nakũu, kogwo matingiaga mũno tondũ ona mũgũnda-inĩ wakwa ũkoragwo ũkuhĩrĩirie rũĩ, kogwo ndamonia rũĩ nogũthiĩ mathiaga.

Arĩmi aingĩ makoragwo na matangi makoragwo manĩrĩirie maĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩ mbura, na angĩ magakorwo magũrĩte tũmbombo. Mahotaga kũhũra maĩ kuma rũĩ magaitĩrĩria mĩmera arĩa makuhĩrĩirie marũĩ, no arĩa matarĩ marũĩ-inĩ, matũmagĩra matangi macio magacoka makanyaagia mĩbaibo mũgũnda, ũguo nĩguo mekaga.